Aboisien oretab eut en mokomet ye ateme mbaret nitok ko oret nekiboisien keny aboisien oranitok bo mokombet amun oliamenye komi tulonok ak koik ara mosikyinin keboisien trakted

Cham aleweni minutik chenomeke olee omenye sikorut komie, neuu oleomenye ko emet neyamat, araa cham okole minutik cheu kipsongit, mosong'ik ak inchukuk, kocham oribe kiakik cheuu nekoo.

Cham aleweni minutik che yamekei ak ole amenye si korut komie, ne u ole amenye, ko emet ne yamat ara cham akole minutik cheu kipsongik, mosongik ak njuguk, ko cham aribe kiagik cheu nego.

Kachelewan anyone boisiet amun nyasutiet negapit eng parapara, kotononio garisiek eng saisiek che chang. Inne ni kait boisiet ko kaachelewan raini amunii kaginyoru chamit eng paraparet notok. Ara nyoiwon kaat.

Cham kobitunat koroi eng olo yae boisiet amun cham ngait achiil kopar kole kait sait ata boisiet, kora ngamanguu achiil kobar kole kamanguu saa ngapi eng boisiet.

Acheng'e simoit nenyun akachil nambaitab chichotok boo IT, alenchi konyo ofisinyun ndait arorchi alenchi momii network ofisinyun, kotos nee nekayayak simomii network.